Niĩ gwakwa ũkĩigĩra kiũgũ ngoragwo thodekete kamũharatĩ kanini hau nangekĩra maaĩ mena igata, nĩgetha ũkĩigĩra kũu thĩiniĩ ndũkaigĩre na gĩko kĩngĩrehe kĩngĩrehera mahiũ makwa makwa mĩrimũ.